Haha hena mũgũnda na nĩndĩrona mwene mũgũnda ũyũ kana mũrĩmi wa mũgũnda ũyũ, na wona ndarora gũkũ, wona mĩtĩ ĩrĩa ĩrakũra kũndũ gũkũ, no ũhote kuuga kũndũ gũkũ nĩ kũndũ kwaraga mũno, kana gũtikoragwo na mbura ya kũigana. Mũrĩmi ũyũ nĩ aroneka nĩ ahandĩte mbembe, na mbembe ici nĩ ironeka nĩ meru na ikanenehaneneha, rĩu nĩ ndĩrarora ngona mũrĩmi ũyũ, nĩ atuĩte nyeki, nyeki ĩrĩa agacoka akomithia, agacoka akaiga gũkũ rungu rwa mbembe. Nyeki ĩno nĩ ya bata mũno, tondũ nĩ ĩgiragĩrĩria riũa kũnywa maĩ marĩa me tĩri-inĩ, na koguo mbembe no cihote gũikara ihinda iraihu, itarĩ itarĩ maĩ, tondũ nyeki ĩno nĩ ĩgiragĩrĩria riũa kũgucia maĩ na igũrũ, na rĩu ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wĩkagwo mũno, na nĩ ũkoragwo ũrĩ ũndũ wa bata mũno, na to mbembe, nginya mĩmera ĩngĩ nĩ ĩkagĩrĩrwo nyeki ĩno, nĩũndũ wa kũgirĩrĩria kana gũtũma mĩmera ĩno ĩikare ihinda iraihu ĩtarĩ maĩ, na nginya rĩrĩa riũa rĩara, ndĩngĩũma.

Niĩ nĩngwenda kuuga ndirĩ na ũgĩ mũingĩ wa mawatho marĩa thirikari ĩigĩte, ma kũgathĩka na gũtũma andũ marũmĩrĩre mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire rĩrĩa makwendia indo ciao nja, mũnomũno harĩ mwena-inĩ wa ũrĩmi. No nĩngwĩciria thirikari ciothe kana thirikari cia mabũrũri mothe nĩ ikoragwo na mawatho nĩũndũ wa kũhota kũrora ũrĩa arĩmi mangĩhota kũgunĩka, matakũhinyĩrĩrio na nginya mũgũri atakũhinyĩrĩrio nĩkĩo gũkoragwo na mawatho maya. Nĩngwĩciria rĩrĩa mũndũ akũhota gũthiĩ mũgarũ wa mawatho maya, no nginya akoerwo ikinya, no nginya ikinya rĩgatacũkio nĩgetha akahota gũkorwo akĩ agĩtwarwo igoti-inĩ na gũcirithio, tondũ rĩu nĩ ihĩtia inene mũno, tondũ mawatho macio nĩ mabatie kũrũmĩrĩrwo nĩgetha kira mũndũ agakorwo aiganĩire na nginya mwenainĩ wa ũrĩmi, mũrĩmi akagunĩka na mwendia hamwe na mũgũri akahota kũgunĩka.

Haha nĩ ndĩrona nĩ riko, na hena thuburia, na hena gĩciko kĩna marimarima, na thuburia ĩno nĩ ĩroneka ta ĩna maguta. Ũndũ ũyũ kaingĩ rĩrĩa ndawona, nĩ ndĩwonaga mĩhawa-inĩ, tondũ ndĩrona ĩno tarĩ thuburia ĩrĩa ĩrugaga waru cia gucamũkio kana cia gũcamũkio na maguta, ciĩtagwo chips na gĩthũngũ. Waru ici nĩ irĩagwo mũno gatagatĩ-inĩ ga bũrũri wa Kenya, na andũ aingĩ nĩ maciendete tondũ nĩ ikoragwo na cama mũno, rĩrĩa ũkũruga waru ici na maguta maya, nĩũbataraga ũkamba ũkahiũhia maguta maya na mwaki mũingĩ mũno nĩgetha makamba magatherũka, na marĩkia gũtherũka, ũgathitha waru ciaku, ũgacirenganga icunjĩ nini nini, ũgacoka ũgaciikia kũu, nginya igatherũka nginya ikahĩa, rĩrĩa warĩkia ciarĩkia kũhĩa, nĩ ũrutaga ũgekĩra thani-inĩ andũ makarĩa. Rĩrĩa ũkũruga waru ici nĩ wendaga ũgakorwo wĩmenyereire mũno, tondũ maguta maya nĩ makoragwo me mahiũ mũno na nĩ ũgwati mũno, mangĩtua gũgũitĩkĩra no magũcine, nocio nĩ ũgwati mũnene harĩ mũndũ, na rĩrĩa ũngĩtua kũhĩa ndũhonaga naihenya, tondũ kũhĩa nĩ maguta nĩ ũkoragwo ũrĩ ũgwati mũnene mũno. Koguo nĩ wega ũkemenyerera rĩrĩa ũratua kũhũthĩra maguta maya either kũruga chips nĩgetha ũgakorwo ũkĩĩmenyerera na ũkegitĩra ndũgakorwo ũkĩhĩa nĩ maguta maya.

Thirikari ĩno ya bũrũri ũyũ wa Kenya, nĩ ĩkoragwo na mawatho matiganĩte megiĩ wendia wa indo nja wa bũrũri, ona nĩ ĩkoragwo na mawatho mangĩ ma andũ arĩa maragĩra indo kũrehe gũkũ bũrũri-inĩ, rĩrĩa ũkwendia indo nja ya bũrũri, nĩ gũkoragwo na marũa andũ mũndũ abataraga gũkorwo arĩ namo, na ningĩ nĩ ũkoragwo nĩ ũbataraga gũkorwo ũthiĩte harĩ rũhonge rwa igooti, kũríĩ ũthiaga ũkamba ũkarĩha igooti rĩa gũkũhotithia kwendia indo icio ciaku nja wa bũrũri. Ũngĩaga gwĩka ũguo no ũtacukĩrio makinya mahiũ, na nginya no ũtwarwo igooti-inĩ gũcirithio, tondũ ũguo nĩ kwagarara watho ũrĩa ũkoragwo ũigĩte nĩ ũndũ wa ũigĩtwo nĩ ũndũ wa kũgitĩra mũrĩmi, kũgitĩra mũgũri na kũgitĩra nginya mwendia.

Irua nĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkumĩtio mũno rũrĩrĩ-inĩ rwa agĩkũyũ, rũrĩa niĩ ngoragwo ndĩ waruo, na mũno mũno gatagatĩ-inĩ ga gĩcigo gia bũrũri wa Kenya, nĩũkoraga, imwana rĩrĩa ciarĩkia gũthoma cukuru wa primary kaingĩ ciĩ na mĩaka kuuma ikumi na ĩtatũ nginya ikũmi na ĩtano, nĩ citwaragwo thibitarĩ iria ciĩ hakũhĩ, igathiĩ kũgimario. Tene, imwana ici nĩ ciagimaragio na njĩra iria cia hũthagĩrwo tene, kũrĩa imwana ici ciambaga gũthiĩ rũĩ ũtukũ wa thaa kenda cia ũtukũ, igathiĩ ikarindwo maĩ-inĩ mathaa ta merĩ igakorwo cia ganda, kuuma hau igacoka igathiĩ ikagimario. No rĩu nĩ ũndũ wa ũrĩa technology ĩhana, imana nĩ itwaragwo kĩrĩa-inĩ thibitarĩ-inĩ, kũrĩa ithiaga ikagimario, igacoka kuuma hau nĩgetha ikorwo igĩthiĩ cukuru wa secondary ikoragwo ciĩ ng'imarie. Ũgimaria wa airĩtu nĩ wa ninirwo, nĩ gũkorwo nĩ warehire ikuũ nyingĩ mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ, na rĩu ũgĩtuika nĩ watho, airĩtu matibatiĩ kũgimario.